Ore eunoto olmalenge naa aisidai amu, ore olmalenge, naa keidimi aitumia anaa endaa. Ore sii ilng'osil ombenek olmalenge, naa keidimi aitumia anaa olchani.

ore ereyiet le Tana naa kiterunyie oldonyio keri aa ninye tee eji mount Kenya tenkutuk oolashumba. ore enkare oreyiet le Tana naa kitumiay te nkitobirunoto ositima ,naa kitumiay sii te enturore aa ninye eji irrigation te nkutuk olashumba.

kenare nimbelekeny password e account ino tenikipuri iropiyiani .nintobiru password nemeyiolo likae tungani, naa ore ina password nintobiru nimincho enyanyuku ene likae tungani ashu incho likae tungani ina password ino pemitokini ake abol account ino ,nepuri iropiyiani inono.

ore piiyio nintayu iropiyiani te empesa, shomo sim tookit inonok, tegelu mpesa ,shomo withdraw cash intayu iropiyiani. ekinchori options naara are. intayu iropiyiani igira aitumia agent ashu igira atumia enkadi ino e ATM tenaa igira aitumia agent tipika nambai e agent nipik sii nambai e store eina agent tipika esiana ooropiyiani niyieu nintayu nipik sii mpesa pin ino niriwaa. ore pee inko nejia nidipa aitayu iropiyiani te empesa.

ore tena pisha, nikidolita ormalimui onkera. kegira ormalimui autaki nkera eneiko pee eitumia imashinini e digital aa computer .kegira olmalimui autaki egira aitumia orkimojino te screen .kake ore enkerai, nibung'ita mouse tenkaina enye. ore tena pisha nidolta ajo ketii etoki nagira ormalimui aliki taata.